Ũyũ nĩmũgũnda wakũndwo indo nyingĩ. Nĩkũrĩmwo ũrarĩmwo na matinga nĩgetha ũhote gũthera, nĩgetha ũhandwo indo iria cibatiĩ gũkorwo ikĩhandwo.

Kũigĩra ng'ombe mũthithũ wa irio gwĩbata mũno, hĩndĩ ĩrĩa wona wathĩya mabebe, ũkamekĩra makũnia-inĩ maya mataingĩragĩa maaĩ kana maratathi-inĩ, ũkamaiga nĩgetha matikagĩe maaĩ ũgaciga handũ hega. Hĩndĩ ya riũa rĩoka nĩ ũkoragwo na bothi wa ng'ombe ũguo ndũbataraga gũtinda ũkĩgiĩka kĩrĩa, indo ciaku kana mahiũ maku megũtuĩka nĩ marĩa tondũ nĩ wĩigĩire mũthithũ.

Kũhengere gacaũ ĩrĩa, ona gũkũ gwĩtũ nĩtũheaga na ndoo kana na thuburĩa kana ona mũnyonyĩ ũgekĩra cuba-ĩnĩ ya plastic ĩ kana ya cuma ũkamĩnengera ĩkanyua ĩkaĩgua karĩ o nyondo ĩronga kana ona kũhera kĩrĩa-ĩnĩ, ndoo-ĩnĩ nĩ kwega mwana nĩaĩguaga karĩ o nyondo aronga.

Mũthithũ wa maĩ, kana kũiga maĩ igũrũ makĩria nĩkũrĩ bata mũno. Tondũ maĩ mau rĩrĩa me harĩa igũrũ, noũhote ona gũitĩrĩrĩa irio ciaku maĩ wega. Na noũhote ona kũrĩma kĩ, indo ona ciĩ kũraihu kana mũgũnda mũnene. Ũguo ona gũkũ gwitũ rũrĩ-inĩ rwitũ maĩ maya ma igũrũ nĩmateithagia mũndũ mũno.

Ũrĩithia wa ng'ondu, kana ndomba, gwitũ nĩ mwega mũno, tondũ nĩũtũteithagĩrĩria, rĩrĩa wona ciatwĩka nĩcienjwo, guoya, nĩcithi ikamunyũrwo guoya, guoya ũyũ nĩ, wendagio, ũguo, ikoragwo igĩtũteithĩrĩria ona kĩmũhuko, na mbeca, ona rĩrĩa wacinjia waciendia ndomba tondũ ninjega mũno nĩithiaga magongona-inĩ, noigũtigagĩra mbeca, ona nyama nĩirĩ nyama njega mũno, nĩkĩo, ũrĩithia wa ndomba kana ng'ondu wĩ mwega.